Indo iria cianangĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragetha, na itirĩ na thoko ya gũtwarwo, no indo ta mboga kana waru, kana mbembe, no iheyo mahiũ, na kana iria itangĩheyo mahiũ, no ũcimenyerere, ũcithĩe, ituĩke irio cia kũhe mahiũ.

Gĩko kĩa mbembe nĩ kĩndũ ta mahuti, marĩa maimaga mũgũnda mbembe cia gethwo, nacio mbembe icio ciagethwo nĩikoragwo na mĩcakwe, na mbembe ingĩ mbuthu. Mĩcakwe ĩyo na mahuti macio no itũmĩke ta irio cia mahiu kana itũmĩke ta ngũ cia kũrũga, mĩcakwe.

Haha hena mĩako ĩrathiĩ na mbere, na barabara onayo no ĩrathiĩ na mbere. Na ũkĩenda gũĩka ũndũ ũyũ nĩ harabatarania mabundi, arĩa mangĩhota kũruta wĩra ũyũ. Hena bundi wa mwako ũrĩa ũgwaka, na nĩ harabatarania mũndũ wa moko, ũrĩa marateithania, nĩgetha ũndũ ũyũ ũthiĩ na mbeere. Indo irĩa irabatarania mwako-inĩ ũyu rĩ, irabatarania kĩndũ ta mahiga na cuma ĩria ikũnyitĩrĩra mwako ũyũ, na nĩ harabatarania mũthanga na thimiti, na nĩharabatarania iciko iria igwaka mwako ũcio.